Ring'o en chiemo manyalo tedo e yore mang'eny, mokwongo anyalo boke. Marariyo anyalo chiele, maradek anyalo wang'e mana gu mo. Chiemo ni kaboke takete e mach e sufuria to achwake bang' dakika matin, bang' dakika matin ka gimo, gimo prariyo kata pradek. Asto kendo anyalo chielo gi mafuta, ambapo akawe takete e sufuria gi mo tachiele. To kendo maradek, anyalo kata wang'e gi mach kakineno bwana ni wang'e gi mach.

Jamna en chiemo manachako chamo ka an e skul, nene warite kwapon, nene warite kochako nyak. To kochako nyak koka en gima majan, to beng'e komedo mbele tochako loko kite kakineno bwana ni ng'iso. Oloko kite banyako bed marateng', wan ne warito kosebedo marateng' hamano eka wapone to wachame. To ka podi, kapodi pokobedo marateng' ne pod waweye to winy ema chako chame. Kosebedo marateng' eka wapone to wachame.

Chiemo mane mesa kae ok en chiemo mayot, aneno koted pilao. Pilao, gweno nkanyo, salad nkanyo, ojiko bende ok en mayot. Gino gimoum go chiemo ni bende ok en gima bei ne yot. Mesa man kanyo bende okonyiew gi pesa mayot. Sende moko moketie chiemo ni, en sende mag otende madongo manere ni ok en otel ma be nengone bende yot.

An nachako puro ka an e klas ang'wen, bang'e kane dhano nokawa botera e dala. Dala kanyo e mana e manapuonje rapur, nachako puonjora gi kwer. Diere mokwongo kanachako pur gima noketho lweta ne en uasia, gimo makuot e lweti ni bang'e kise, kise pur tineno ka tiende lweti ni ema chako kuot gi pi. Mane gima no otumre na, kendo marariyo nene en tong'o tienda gu kwer. Be emanatong'o tienda gi kwer ka na puro. Koro mago e gikma notumre na mokwongo kanachaka timo tij pur.

Kaneno tho kod kuyo maduong' e chuny jok mochung' kae, aneno ka en liel ma jogi opo, jogi yande owito ng'at gi. Ma oneno ka picha omako dhako morwako lawu marachar no. Dhako maracharno nere ni e chi ng'at nogo no. Ojana moting'o msalaba ni, anyalo wacho ni mano kijana mar ng'a n'gano mokwongo no. To dhako morwako koti diere ka ni anyalo wacho ni mano ng'ama gitiyo go. Ng'ama ne ng'ama osetho owewa ni, ne gitiyo go. Koro gi kanyo no picha ni to kelo na kuyo gu tho maduong' e ngima jogo. Ago ne gi mos.

Ntie sigana ma nene iwa igonwa kane pod anyathi, mane wacho ni ne nitie ng'ate mane odak but ataro ni. To nene en janam mane tije nene ma golo rech e nambni. ka ne odhi nambni, nene chieng' moro ka nene oywayo, nene orado kod dhako mano ogolo e pi. Todhi nokendo dhako ni, bang'e ka dhako ni ne giherore go mane giyudo go nyithindo. To bang'e ne gichwanyore b dhako ni nodokie ataro.

Ntie jokma ochung' mbele e pich mo maduong mogorie oduma, to tok picha no aneno ka ji abich ochung'ie. Ji abich man gu mor e such gi kanyo, nenre ni jogi orito mondo ogogi picha. Kaneno, gichal joma jotelo ma kambi, kata chama moro maduong' e kipinywa ma Kenya kae. Aneno ka girwakre maber to gichung' kagima girito mondo ogogi picha.

Neno tiga mokwongo omiya mor e chunya ka anene koriwre gi okang'a man piny kanyogo, aneno ka gima okang'a abich kwayo piny kanyo, tiga bende echo ochung' karanga koni. Amor kaneno kaka ute molos e toke kanyo gin ute maber, ma maanisha ni en kuma wazunge dhiga to ninde bang'e koseneno le man woko gi. Amor kaneno bunge ma oriwre gi lee machon. Aneno ka okang'a bende oriedo kanyo, tiga bende ochung' karanga. Amor kaneno gima aneno kae.

Tij kano kodhi en tich mane timre chakre ndalo machon, kane ji eka ochako, e ka ochako pur. Kodhi ni ne ni ikane e diere ma ma jirito ne ne ji yiero oduma ma such gi ler kendo nere, kendo oduma ma nyalo golo kodhi maber. En mane iyiere nikete, ikete thenge. Kosekete thenge to bang'e oduma modong' ne ni irego kata imuodo. To gi ne ikao ting'ao gi e wi tado mbele kuma jichwake kaka mae e ong'aw kama. Kodhi ni nene nyalo bet kanyo e wi tado kanyo bang' higni gi higni. Chieng' moro ka ng'ato dwa pur to en ma ikawe tisuse to kendo idhi pidhe. Ka nosepidhe bang' ndalo mang'eny kosebet e wiye kanyo no nene tek mondo kute chame e ii loo. Koro emomiyo nene ne nikane e wiye kanyo. Kosegole tidhi tipure. Kosepure tipidhe togolo cham moko kendo. Kendo kamano e ka itimo bang' higa ka higa.

Riembo tinga chalachala kod riembo gache moko odokomanani tinga en okriembe e ndara en iriembe e puodho kodmapur koro riembo tinga en kama idhi kidwamond ing'e tidhi e skul mar puonjruok mar riembo ma mtokni tidhi ipuonji. kiseng'eyo toinyaloteri kata e pap toipuonji e pap koro itiyo ka inyalre tinyalokatamii puodho moro mond ing'ee pur. Todware mond saming'e riembo tingani mond ing'e kaka itiyo kod mashinde moko miketo kata moko mag pur kata mag doyo kata mar redo cham koro tinga en gima kidwa puonjri tiidhi tipuonji e skul toibiro tipuonji nyaka e pap. Kiseng'eyo maber ekinyalo chako timo tijni.